Serkalit ih konyalu korib data che bo bik ih en konde musuaknotetab kasari kouu kobaishien kombutaisiek kouu konde data chebo chitugul kora ih konyalu konai serkali kole kakibendat anan kosir bik achon kouu Yoon kiite bik ih komuch konai kole kakoit bik ata en emeet nebo Kenya anan en emeet age sigoksachi kosich walutik che choton k

Rabisiek cheuuchu keboisien en emeetab Kenya asikobit iwe ialisien rabisiek ko kararan ih amuun imuktewech kial tuguk en korikiak anan kebe tuyosiek age asikyige tuguk chekakimache tareti rabinik bik en emeet asikobit kokwerien kasit anan boisiet nyuan ih konyorchike magatiat anan amituakik kab betut. Ako ribik rabinik.

Kit Natai koa taretindet tab alik ih ko olearorchindoi alindet en kaimutik ab simoit ko alenchini simoit kotinye kaimutik chechang kouu anan koesia kobais indibore ibirte ko anan komekase chito anan komakasin niton ih ko kewelut missing. Kora anan ibore itiny simoit nekiwasta ko komawastaakse, niton konyalu iibchi bundoyot ko kewelut neo missing.

Kit neamwochini kampunit anan bengiit noton nebo rabisiek noton ko Kenya commercial Bank ko alenchini koimuch koiman en chebkondok apirchini koron ak nambarit nyuan alenchi ane kainet ko nekile ako kasome toretet isueiwan konorwet nyun en rabinik asikobit atestai komie ak mung'aret nyuun nebo Kandi ko naton ng'alalet neamwae.

Kit nemache korikab rabinik ih en temik ih konaton en koret nyon ih anan en koret nyon ih konyalu inkwendi temindet korikab rabinik ih, kotinye inendet kouu noton nekimwae kele nebo kit noton nebo emeet anan kipandet asikobit kosamen rabinik ih akenai kele inendet nekasom. Akemoche kenai ingot kotinye besendo age chito nesome

Kasari ko kararan simoit en temik anan mung'aret tab temik amuun niton kokikobut musuaknotet tab kasari neimuch ibaisien temindet Anan che mung'araindet. Iyae mung'aret koi temindet kotaretin simoit ih ong'lal ak cheoyae mung'aret tugul Ako akonetke kora kit nekimokyinge koi chito neyae mung'aret koimuch ichut musuaknotetab kasari akonetke ki.

Boisionik choton chetoreti ko koib kibagenge ih ko imuche kong'et bikab kokwet akonam tuyosiek chekibwane ketutos en Kila kasitab muut anan anan ko kwenut tab wigit akinam kewir rabisiek cheimuche kotaretenge temisiet ak kora komuch kole kituitosi en betut ainonkinetke agobo temisiet koibu niton

Yoon kakikonon besendo nebo rabisiek akot ih ko kit nayoe asi kobit atogosu temisiet nyun ko akere ale kawetugosiek aibu tuguk choton keturek cheanyatoltolen imbaret nyuun asikobit Amin tuguk anan minutik asikorut komie yekaratoltol imbaret nyuun. Nito koyae minutik korut komie aKasich rurutik chekororon agaalde agawekte besendo kokaran nondo.

En ane anan en kabwatetutiet nyuun ih ko to nyalu kerutechi chito noton ne kanyaindetab kelek kokaibata kokabek arawet kosweun kelek kobaten en ane kotoma anan akot en bik alak ih kouui asikoba keswechi kelek bendi kenyisiek komagichegenchi anan keswechi kele unee kelek kotonyalu kebendi Kila kou ngunon kokaibata arawet anan ingosir saiti iwe kokaibata arawek aengu. Inyoru kanyaindet.

Ng'atutiet noton nenyalu atinye asikobit kotaret komabit nyasutik alak tugul en imbarenyu konata akere ale Kila kokages minutik en imbar ih , konyalu atem sisibkobit kotoltolit sien nebaaeng kong'et minutik ih akokaranekitu akong'et imbarenyu kokaranit komamiten timto agetugul nemuche konyalul anan kobarwon minutik kotareton noto.

Kenyor besendo asikobit itareten temisiet komaraisi ingamuun ingot kometinye chito tuguk chekimachekienge asikobit inyoru besendo komaimuch kegonin kouu nyalu kotinye chito kibandet noton , neyache kikoito koyaan matinye chito niton ih , ko maimuch kikochi besendo kora ih anan ko mache chito netononun kele siyemailuban rabinik koluban koanan koesha noton.

netai en bik chetoreti bik , en kanyaiset tab borta ko naton kotinye rirenet anan ko bik choton cheikuitos akobo nguannindo netinye chito kora ko kit neyae bichuton chubo kanyaiset kotaret chito nemiani Konya ko naton nebo libanetab kobun serkali yemakosiche rabisiek ih Chechiket ih chekikesirchi konyae chito kokraran noto.